Mokwongo, kendo machuok kabisa, wan gi beti. Beti, ekaka waluongo beetroot ni e dhowa. beetroot ni waluongo ni beti e dholuo koro, beti ni en gimanyalo kelo mor kabisa. Nikech, kong'ade maber kasto onywase, nitiere pige moro pige makwarkwar kama. Pige ni, koriw gi pii gi gik moko mopogore, nitiere gik moko achiel ariyo mopogore opogore minyalo riwego. Iyudo ka kang'ato omadho gimoriwno um ka ng'ato omadho gino to obedo gi remo mang'eny e dende. Remoni ka ng'ato nigo e dende, ng'at ma nigi remo mang'eny e dende dong' mano ng'amomor. Koro, beti ni okelo mor kabisa, kendo ng'ato komadho pige no to yudo mor aduwa. Wan gi loo be, aneno kae loo nyalo kelo mor nikech loo inyalo tigodo e gedo, loo kaki ineno sani opithe, onyalo onyalo miyo cham dongo. Loo miyo gik mang'eny kabisa timore, gik mamiyo jii mor kendo gik mamiyo jii bedo jok manyiero anyiera e ngimagi. Bedo jok ma ngimagi beyo kabisa um

Aneno jii ariyo, kochung' e puodho. Jii ariyo gi, ginyalo bedo nyithindo. Kuma gichung'e ni nitiere alot modongo, e tok puodho kacha aneno niang' moko osedongo. Nyithindo ariyo mochung' gi aneno ka giting'o gimiluongo ni kitungu saumo. Kitungu saumo ni en en gimitiyo godo e tedo. En gima medo ne chiemo mit kabisa kendo en gima kiseng'ado nyanya gi kitungu gi gik moko mopogore opogore iseng'ado ikete e chiemo, ting'ade e yie kanyo mondo omed ne chiemo ndhadhu, omed ne chiemo mit moro kanyo. Koro jii ariyo mochung' moting'ogi gi, ginyalo bdedo ni giuse, mane e gima timore kae. Ginyalo bedo ni giuso kitungu saumu nikech gichung' godo kae, mang'iso ni mage e gik mosedongo e puoth gi kae.

Mokwongo kabisa, gik mani kaegi gin, lain. Lain gi opokla. Lain ni, en gimiketo e simu, mondo ng'ato oyud wadgi man mabor um nikech tij simu en gocho, inyalo manyo ng'at ma ni mabor gi kuma intie, mondi iyude mayot mond uwuo, mond uwinjru. Koro, gini emikete simu mamiyo ng'ato koro nyalo yudo wadgi, mamiyo ng'ato koro ok yud ng'at mopogore gi ng'at manomanyo. Koro gimine gimoket kaeni, enemitiyo kode mondo ng'ato oyud ng'at momanyo no. Kendo mond oyude seche modwaro no